Eeetai enkampuni e safaricom aa yioloti eetaa ntokitin kumok enaa mpesa, ina paa peeyoloi oleng', eeta lainini lenyenak enaa safaricom, olaini le safaricom, enkampuni sapuk nayioloi tolosho le kenya, ninye esapuk. Nesuju kampuni e KCB ee wa enoo ropi ishughulika esiai oo ropiani, neeku ninje nkampunini are sapukin naayiloi tolosho le maa le kenya.

Iguet nkwashen nidungdung nintadoki atua eilata nincho itokitok ,nincho meoto nipik shumbi ,ore peoku nidotu nincho iropiju paipik esaani ore eton irowua penyo itu iropiju pii nipik tomato sauce nidotu ninya.